Mawatho ma thirikari no matũme thogora wa thamaki wambatĩre ona kana ũikũrũkire. Kwa mũhiano rĩrĩa thirikari ĩkũgathika, magoti meigũrũ mũno kũrĩ ũrĩmi wa thamaki hĩndĩ ĩyo mathogora ma thamaki no maambatĩre. Thogora wa thamaki no ũiuruke hĩndĩ ĩrĩa thirikari kwa mũhiano ĩngĩruta watho wa kuhe arimi a thamaki irio cia thamaki, ona kana mamateithĩrĩrie gwaka iria irĩithĩrioinĩ cia kũrĩa mararĩithĩria thamaki, na hĩndĩ ĩrĩa thogora ũcio wanyiha mũrĩmi akĩrĩma thamaki, nĩ ũgũkora ona thogora wa thamaki rĩrĩa arĩkia kũrĩma thogora wa thamaki nĩ ũgũikũrũka. O hamwe naũguo thirikari no ĩkĩre mĩkana ya ũrĩithia wa thamaki, na ũgakora thĩinĩ wa thoko thamaki nĩ inyihire na nĩũndũ woguo thogora wa thamaki no wambatire. Kwoguo thamaki thogora wayo no ũkorwo ũkĩambatĩra kana ũgĩikũrũka kũringana na mawatho marĩa thirikari ĩngĩkĩra.

Ũndũ ũrĩa ũngĩteithirĩria mũno, gũtiga gũtega thamaki gũkĩra mĩhaka, wambere, no tũhote gũkorwo na ũndũ ũngĩ tũngĩka wa mbiathara, wa gũtũhe mbia, gũkĩra gũtega thamaki, kũndũ kũrĩa ma, andũ aingĩ makoragwo mehokete thamaki, mangĩmenya ũhoro wa ũrĩmi wa irio mĩthemba ĩngĩ, ona kana ũhoro wa kuonjorithia, maige tũwĩra, tũtiganĩte matigane na ũhoro wa gũtega thamaki, no tũnyihie gũtega thamaki. O hamwe na ũguo, tũngĩhota gũtuĩka atĩ nĩtwagĩa irio mĩthemba mĩingĩ, tondũ irio iria tũrĩaga nĩ mĩthemba mĩingĩ, nĩ kũrĩ iro cia mĩgũnda, mũndũ angĩmenya no arĩe irio cia mũgũnda, ona no acenjerie, atige kũrĩa thamaki o mũthenya o mũthenya, no tũhote gũkira gũtiga gũkĩra mĩhaka, thĩiniĩ wa gũtega thamaki. Pause

Kũigithia mbeca cia ũgitĩri wa mwĩrĩ, ũgitĩri mwega wa mwĩrĩ nĩ wa bata mũno makĩria nĩtondũ rĩrĩa ũkũigithia mbeca cia ũgitĩri wa mwĩrĩ, wa mbere nĩ ũgũtiga gũtwĩka mũrigo kũrĩ andũ, rĩngĩ andũ anyu, kana andũ arĩa ũrutagĩra wĩra tondũ hĩndĩ ĩo wagĩa ũgwati wa mũrimũ nĩ ũkũhota gũteng'era kĩgĩna-inĩ gĩaku na woe tũbia tũrĩa wĩigĩire. Wa kerĩ, mũgĩkũyũ nĩ augire nĩgũkaga ũtaraire, kũoguo nĩ ũkoragwo wĩgitĩrĩte wega, atĩ kũngiumĩra ũgwati kana kũmĩre ũndũ wa mũtino nĩũkoragwo na handũ keherinĩ harĩa ũngĩhota gũcoka ho no ũtwĩke wa kũgunĩka ũtegũtinda ũkĩgiaka mũno. Wa gatatũ, hĩndĩ ĩrĩa ũkũigithia mbeca cia ũgitĩrĩ mwega wa mwĩrĩ nĩ ũkoragwo wĩna thayũ mũingĩ mũno wa ngoro na nĩ ũkwaga kũgio meciria nĩ maũndũ maingĩ nĩkũmenya atĩ o na kũngiumĩra ũgwati wa mũrimũ, wee nĩwĩbangĩte na ũndũ ũcio ũgakorwo nĩ wa gũgũkenia no ũndũ wa gũkuongerera thayũ thĩiniĩ wa mũtũrĩre waku.

Nĩngenaga rĩrĩa ndĩ kambũni-inĩ yakwa ya insurance, ya ICEA LION, na ngaigua ngĩkena mũno, na ngaigua ona ndĩ na ũma atĩ kambũni ĩno no ĩhote kũndeithia rĩrĩa ndabatara ũteithio, nĩũndũ, kambũni ĩno nĩ kambũni ĩ gatũ, ũcio nĩguo ũndũ wa mbere, na to ũguo tu, nĩ kambũni ĩhotanĩire thĩiniĩ wa mĩaka mĩingĩ, na nĩ ĩhotete gũteithia andũ aingĩ, arĩa njũĩ, na mananyitũo nĩ mĩtino na ngeyonera magĩteithĩka. O hamwe na ũguo, nĩ kambũni yandĩkithĩtio nĩ thirikari, na kambũni ĩno nĩtambũrĩtũo mũno nĩ thirikari, na rĩrĩa ngũigithia mbeca ciakwa kũu cia insurance nĩnjiguaga njiganĩire, na ngamenya ona kũngĩũka ũgwati, kambũni ĩno noĩnyitĩrĩre.